Koroi kekure projector. Kiboisie eng muswoknatet kelile kompyuta ne kakinde inaat asikobiit kosuub biik konetutik chemi kompyuta. Konyumnyumi anyun boisietap konetishet.

chuu kekuren cereals cereals kotukuuk cheu maragwek, ndeguk,, njuguk y muchele bandek, okere ole kakibankan komie en lolonik toku kole kioldo cereals bankanan anyun komii yutok.

Nii ko newo nebo equity equity ko bankit nrmii kenya bankit niton kotoreti biik che chang missing kokonorgi chepkondok kokoji rabinik chepo pesendo toreti koraa kipsomaninik kolipongi rabinik ab sukul.

Okere karit ab toyota landcrusher netui karini keolen rabinik chechang missing, komii safari bijuu bo karini ako kaba taban nebo barabara takomunyoo yototin gurkonok ab karinitok.

Okere chepto nebirir nelakwet ab sukul tindoi swetei ne nyalil ak marindet nebo bokisisyek chelelach ako nyolilen tindoi bakit anyun en batet, tindoi koraa sait kakiwir bijait kororie taban nenyin komii tuka chebirir chemii getgel.

Okere kwoyik cheurerendos koinde eunek kwak barak ako itwoldos mii biik anyun en taban nenyuan kere tukuk chetesetai, kwonyik chutok komotindoi kweyonik, okere bolik chelelach ak kolapgee u kele bet ingunon en yutok.

Nii kobunge nebosenate ttoku kole mii chkilishet netesetai en yuu michito nekechikili keoror tukul chekitepsen okere ole tindo biik kitabushek ak computaishek koraa okere penderet ab kenya ak chepo emet agee.

Yu ko supitali. Agere chi ne kwony negarat lesoit eng katit. kipimanchin inendet presia, kaginde koroito ne kindenaen eut. Chito ne toreti inendet ko muren, kailach ingoroik che lelach che ibaru kole inyaise. Eng mesa, agere korotwek alak che kipimanisien.